Ũndũ ũrĩa ũronekana mbica-inĩ ĩno ici nĩ wabici cia kũgata tigiti cia kambuni ya Molo line ĩrĩa nĩ ya ũkui wa mũingĩ, kambuni ici cikoragwo gatagatĩ ga mũciĩ mũnene wa Nairobi, ũndũ ũyũ ũcenjetie na mahinda gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ atĩ andũ nĩ mahotaga kũgata tigiti tene makahota kũmenya ngari ĩrĩa megũthiĩ nayo na nĩ mahotaga gũtua mekwenda gũthiĩ na ngari ya thaa cigana, ũndũ ũyũ nĩ ũhũthĩtie ũkui wa mũingĩ ona ningĩ ũkui wa mĩrigo, andũ nĩ mamenyete ũrĩa marĩkaga na rĩrĩa marĩendaga gũthiĩ thabarĩ.

kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, ũyũ nĩ ũthaki wa kamarĩ kana ũthi wa kamarĩ. Kamarĩ nĩ mũthako ũthakagwo harĩa, andũ maiganagĩrĩra mbeca, na ũrĩa wahotana akahota gũthiĩ na mbeca icio. Ũndu ũyũ niĩ ndi wendete nĩ ndĩũmenete nĩgũkorwo, ũthi wa kamarĩ ũkoragwo na ũhinga mũnene mũno, na kaingĩ andũ arĩa mokaga na mbeca matihotaga kũrĩa kĩndũ na matihotaga gũcinda ithako rĩrĩ koguo, nĩmanyamarĩkaga mũno tondũ aingĩ makoragwo mahũthĩrĩte mbeca ciao cia kũrĩha cukuru, ona cia kũrĩha nyũmba, ningĩ cia mabata marĩa mangĩ.

Andũ arĩa ndĩramenya haha nĩ airĩtu eerĩ a kuuma bũrũri-inĩ wa Kenya, arĩa mateng'eraga mahenya ma macindano. Ũrĩa ũrĩa na ngũbia yandĩkĩtwo Kenya etagwo Faith Kipyegon. Faith Kipyegon ateng'eraga ihenya rĩa mita ngiri ĩmwe na magana matano ona ningĩ ihenya rĩa mita ngiri ithano. Faith Kipyegon niwe ũnyitĩrĩire record ya thĩ ya ihenya rĩa mita ngiri ĩmwe na magana matano na mũhotani wa hau kabere wa thahabu wa ihenya rĩa mita ngiri ithano. Mũirĩtu ũrĩa ũngĩ etagwo Mary Moraa. Mary Moraa ateng'eraga ihenya rĩa mita magana manana na nĩwe wahotanire thahabu hĩndĩ ya macindano ma mahenya thĩ yothe ihenya-inĩ rĩu rĩa mita magana manana.

Maũndũ marĩa njigũĩte makoniĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ atĩ ĩno nĩmacini ĩrĩa ĩhuthagĩrwo kũrĩhĩra marĩhi ma kũiga ngari, macini ĩno yonekaga muno bũrũrinĩ wa rũraya ene ngari mokaga harĩ macini ĩno makarĩha kũiga ngari ciao na macini ĩno ndĩyoga mbeca baribari kwoguo mũndũ abatie arĩhe na thimũ kana na kandi yake ya bengi.Arĩkia kũrĩha nĩaheagwo tigiti, ũrĩa ũmwĩtĩkagĩrĩa kũiga ngari yake, ngari ici cikoragwo ciĩgĩtwo kũndũ kũrĩ na ũgitĩri mũnene.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha kũngenia nĩ atĩ, atumia nĩ meyũkĩrĩirie mũno bũrũri-inĩ Wakenya mbica-inĩ ĩno tũrona atumia kana gĩkundi kĩa atumia makĩamũkĩra cheki, cheki ĩno nĩ ya mũigana wa ciringi ngiri igana rĩmwe, mbeca ici mahetwo kuma mũbango-inĩ wa thirikari wa kũgaya mbeca kũrĩ ikundi cia atumia na mbeca ici macihũthagĩra na gwĩkũria o ene na gũkũria biacara ciao nĩ macokaga magacicokia na macokagia na maciaro ma thĩ mũno.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ tũrona thigari ciũmĩte rũhongeinĩ rwa thigari rwa Kenya kũhũrana na ngahĩha na mwena ũrĩa ũngĩ nĩ tũrona arũrũngani.Arũrũngani aya nĩmaroneka makĩtie mwaki gatagatĩ ka barabara na nĩngĩ nĩmaroneka maikĩtie mahiga barabara yothe ih urĩte mahiga, athigari aya maronekana mebangĩte, arũrũngani aya mangĩ makũhĩrĩiria mamenye ũrĩa mekũhurana nao .Thigari aya maroneka marĩ na ngari yao ya kũhũrana na ngahĩha ĩrĩa ĩngĩmateithia rĩrĩa marabatara ũteithio.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ ũyũ nĩ mũndũ ũrabanga mahũthĩro make ma mbeca, aroneka akĩbangĩra mũigana wa mbeca ngiri mĩrongo ĩtano, harĩ mbeca ici akahũthĩra ngiri ithatũ harĩ ũthaka, agatigarwo na ciringi ngiri mĩrongo ĩna na mũgwanja, harĩ icio akahũthĩra ngiri igĩrĩ harĩ kũgũra iratũ, agatigarwo na ciringi ngiri mĩrongo ĩna na ĩtano, ũndũ ũyũ wa kũbanga mbeca nĩ wa bata mũno, tondũ mũndũ nĩ ahotaga kũbanga mahũthĩro make, akamenya mbeca iria ahũthĩrĩte na iria atigĩtwo nacio.

Maũndũ ma bata marĩa marĩ haha nĩ atĩ, ũyũ nĩ mũtambo wa ũcenjania wa mbeca, mũtambo ũyũ ũroneka wĩna thiomi itigaine kwoguo mũndũ no ahote gũchagũra rũthiomi rũrĩa angĩhota kũnyita naruo oho mũtambo ũyũ nĩ ũronania thogora o wa mbeca na bũrũri ũrĩa umĩte kwa mũhiano mbeca ĩrĩa ya mbere ya ndĩkĩtwo haha nĩ ya kuma bũrũri wa rũraya na mbeca ĩno ĩtagwo Dola, harĩ mũgũri ũyũ mbeca ĩno angĩenda kũmĩgũra, angĩmĩgũra igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩnana na ĩgĩrĩ gaturumo kenda inyanya, nĩ ekũhota gũchagũra mbeca ĩrĩa arenda achoke athiĩ na mbere.

Maũndũ marĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩhingia nĩguo ũhote kũhingũra account ya bengi ya kũiga mbeca ni maya: wa mbere nonginya ũkorwo ũkinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana na ũkahota kũoya kĩbandĩ gĩa thirikari. Kĩbandĩ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na namba yaku ya mwanya ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũkũhingũrĩra account. Wa keerĩ, nonginya ũkorwo wĩyandĩkithĩtie na rũhonge rwa thirikari rwa kũoya magooti, na o ningĩ onao nĩmakũheaga namba yaku ya mwanya ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũkũhingũrĩra account ya bengi. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ wĩ kũrĩa bengi nĩũhũragwo mbica, mbica ĩrĩa ĩigagwo account-inĩ yaku. Mbeca iria wagĩrĩire gũkorwo nacio nĩguo ũhingũre account ya bengi iringanaga kuuma bengi ĩmwe nginya bengi ĩrĩa ĩngĩ no maita maingĩ ũhũthagĩra gũkorwo na ciringi magana matano.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciriainĩ rĩrĩa ndona ũũ nĩ kwona ũrĩa kambuni ĩno ya ũtungata wa thimũ ĩkũrĩte bũrũrinĩ wa Kenya, kambuni ĩno ya Safaricom nĩĩtwongereire motungata mao ma mbeca ona ningĩ motungata mao ma kũhũthĩra thimũ ona intaneti, Safaricom nĩhotete kwandĩka ayuthi aingĩ mũno mawĩra na makahota kwĩgĩra kĩndũ mangĩona omũico wa mweri ũrĩa ũrĩ ũndũ mwega mũno na nĩ ũteithĩtie harĩ ũkũria wa bũrũri.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa rĩrĩa ndona ũũ nĩkũgĩa na ihoru inene, nĩkũmenya atĩ, thĩinĩ wa mĩaka ĩno tũrĩ, atĩ kũrĩ na ndũrĩrĩ ingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, cihikithagia airĩtu ao mena mĩaka mĩnini mũno. Airĩtu a kuma mĩaka ikũmi, nĩmahikithagio kũrĩ athuri akũrũ, ũrĩa arĩ ũndũ mũru mũno, tondũ airĩtu acio magĩrĩirwo nĩgũkorwo marĩ cukuru. Mbica-inĩ ĩno, tũrona ciana cia thukuru wa mũthingi ikĩregana na ihika rĩa tene, nĩguo mahote gũthoma meyake, maake mĩciĩ yao na maake bũrũri.

Mbica-inĩ ĩno tũrona makinya marĩa mũndũ agĩrĩire nĩ kũgerera hĩndĩ ĩrĩa arageria kũheo marũa ma kwonania kana arĩ na rekondi ya wĩkinaĩ kana ndarĩ, ũrĩa ingĩonia mũndũ gwĩka ũguo nĩ kũgerera makinya maya; ikinya rĩa mbere nĩ nĩ kũhingũra akaunti ya E-Citizen , ikinya rĩa kerĩ nĩ mũndũ ũcio akaingĩra akauntinĩ ĩyo athondeka na agachagũra rũhonge rwa thirikari rũrĩa rwĩkaga ũthuthuria wĩgiĩ wĩkinaĩ na akaihũroa fomu, ikinya rĩa gatatũ nĩ kũrĩha marĩhi marĩa magĩrĩire kũgerera Mpesa kana kũgerera mũtambo wa Airtel wa mbeca, ikinya rĩa kana nĩ mũndũ kũrutithia bomu kana rĩthiti nanĩguo akahota gũthiĩ nayo kũrĩa egũthiĩ kwoywo irore.